Mĩtambo ya kĩrĩu ĩna thiomi itiganĩte iria arutwo mangĩhota gũthoma kũringana na kũrĩa marĩ, ningĩ kũrĩa marĩ thiomi icio o ndũrĩrĩ o ndũrĩrĩ ĩna ũndũire waguo ĩingĩrĩte thĩinĩ wa kĩrĩa ĩrĩa ĩtiganĩte ĩkahotithia o ũndũire ũgakorwo na maũndũ maguo marĩa maingĩrĩtie thĩinĩ wa mĩtambo yao ya kĩrĩu.

Gũthomithia ciana tekinoronjĩ cirĩ nini kwĩna ũguni tondũ ciana icio nĩ cigũkũra cikĩmenyaga gũtũmĩra mĩtambo ĩtiganĩte, ningĩ kĩrĩa ciana icio cirathoma nĩ cihotaga kũnyita na ihenya tondũ mĩtambo ĩyo ya tekinoronjĩ ĩna maũndũ matiganĩte marĩa marakenia ũguo kĩrĩa mathoma makahota kũnyita na ihenya na ikaingĩra hakirinĩ na ihenya kwoguo thutha-inĩ gĩkahota kũmateithia onakorwo nĩ kĩgeranio mareka makahetũka na ihenya.

Ĩĩ Nĩ kũrĩ ikĩro cigĩtwo kwonania wagĩrĩru wa mĩako, ya gĩ tekinoronjĩ kĩa macukuru-inĩ ma ĩcigo-inĩ gĩakwa tondũ andũ matibatie gũkĩtia ngoroba ya kana gĩcigo-inĩ kĩrĩa ndĩ, nĩguo ngoroba icio itikagwe, ningĩ nyũmba ici no mũhaka cikorwo cikoretwo kana cithũrimĩtwo nĩ andũ a thirikari arĩa mekũhota kũmahotithia kana kuga mĩako ĩyo nĩ mĩega.

Ithurano nĩ cibatiĩ gũtabanio hĩndĩ ĩrĩa mathukuru me mahinge okorwo nĩ mweri wa kana, okorwo nĩ mweri wa kanana, okorwo nĩ mweri wa Dithemba, rĩrĩa mathukuru me mahinge. Nĩguo okorwo ithurano ciratabanĩrio thukuru-inĩ kana ithurano cirekĩrũo mathukuru-inĩ, andũ arĩa makinyĩtie mĩaka ya gũthurana no mathurane. Ciana rĩrĩa ciĩ mũciĩ nĩ cikũhota kwaga kana hĩndĩ ĩyo matirahota gũthiĩ thukuru-inĩ kwoguo calender ya thukuru ndingihota gũkorwo ĩhutĩtio.

Aca niĩ ndikuona gĩthomo kĩa intaneti ta kĩngĩeheria biũ gĩthomo kĩa irathi tondũ ti andũ othe matũmagĩra intaneti na gwĩ kũndũ gũtarĩ ngiyna thitima na gwĩ kũndũ nginya arutwo matoĩ, kana kũndũ kũrĩa gũtathiĩte na mbere, ciana citirĩ na mĩtambo ya gũtũmĩra intaneti, na ningĩ nĩ ũgũkora kũndũ kũmwe ta rĩu ciana nĩ cikanagĩrĩra mũno rĩrĩa cirathomithio nĩ arimũ hau cikĩmona nĩ cikũhota kũũria kĩũria, rĩrĩa ciana ciratũarana kana ciĩ hamwe nĩ cihotaga gũkenerera. Kũguo nĩ ndĩrona he harĩtũ mũno gĩthomo kĩa intaneti kũeheria gĩthomo kĩa irathi.

Google nĩ ĩheaga andũ kothi itiganĩte ta kwendia, ũrĩa mũndũ angĩendia biacara na ũrĩa angĩmĩka nĩguo ĩkorwo na agũri aingĩ na kĩndũ kĩrĩa kĩngĩhota gũthiĩ mũno kũringana na kũrĩa arĩ no ĩhote kũmwĩra, ningĩ no ĩhote gũthomithia mũndũ ũrĩa akwanjia kũrĩma kũringana na kĩrĩa arenda kũrĩma, kĩndũ kĩrĩa kĩrabatarania kũrĩma, okorwo nĩ maĩ marĩa abataire gũitĩrĩria, kũringana na kũrĩa mũndũ arĩ no ĩhote kũmwĩra kĩrĩa kĩagĩrĩirwo kũrĩmwo kũo na ũrĩa angĩrĩma kĩndũ kĩu nginya gĩkũre na agĩe na baita.

Thirikari nĩ yanagĩrĩra rĩrĩa ĩrabatara arimũ a kũmateithĩrĩria, na mwarimũ ũrĩa wandĩkĩtwo nĩ thirikari tondũ no mũhaka akorwo andĩkĩtwo nĩ thirikari, na akorwo nĩ andĩkĩtwo nĩ thirikari na rĩngĩ akenio nĩ gũthiĩ komaka igetio icio nĩ athiaga akeyandĩkithia agathiĩ kũu ageka kĩgerio kana no ahote kũringana na kũringana na mathomo marĩa athomithagia na ahetũka akandĩkwo akamakaga igerio.

Arimũ ma aciari nĩ mabatiĩ magayũngana gwa kahinda karĩa magũkorwo marĩrĩirie nĩgetha mwarimũ agakĩra mũciari maũndũ marĩa magũmĩire mwana wa mũciari ũcio nake mũciari akahota kwĩra mwarimũ maũndũ marĩa kana ũrĩa mwana wake aikaraga mũciĩ, ũguo nĩgetha akorwo nĩ mwarimũ akahota kũmenya mwana wega kana mũrutwo wega ũcio kana nake mũrutwo kana mũciari akamemya mwana wake wega kũringana na ũrĩa ekwĩrwo nĩ mwarimũ.

Thutha wa mũndũ kũgerio na kĩrathi kĩa ngathĩ ya kana kĩrathi kĩa thekondarĩ kĩa kana na kũringana na kĩrĩa anyita, nĩ thirikari nĩĩhotaga kũmũ, kũmũ kũmũtwara kothi ĩrĩa akwenda kana nĩheanaga kothi iria irabatarania thukuru-inĩ nake mũrutwo ũcio agacagũra kũringana na kĩrĩa arenda mũno na kũringana na ũrĩa ahĩtũkĩte. Na ũguo, thikari nĩĩhotaga kũheana okorwo, okorwo nĩũteithio ũrĩa ĩngĩhota kũheana nĩguo mwana ũcio akaingĩra thukuru.